Ũndũ ũrĩa ũkaga hakiri-inĩ ciakwa ndona mbica ta ĩno, nĩ atĩ, kũndũ gũkũ nĩ kũndũ kũmũ, kũndũ gũkũ nĩ kũndũ gũtarĩ na wonekeku wa maaĩ wa naihenya. Na kwoguo ĩno nĩ njĩra ĩmwe, ya iria ihũthĩkaga, gũtaha maaĩ, ma kũhe ng'ombe, mbũri ona kana mahiũ. Ona kana ma kũrĩma ona ningĩ ma kũnyua na makũhũthĩra na mahũthĩro marĩa mahũthagĩrwo oro mũthenya.

Wambere, nĩatĩ, gwitũ gũtirĩ iciko cia mbaũ, no nĩkũrĩ itambaya. No, irio hĩu, na irio njĩthĩ ciothe ti njũru. Cingĩhutania na gĩtambaya, ũrabatara, o gũgĩthambia wega na gũgĩkamũra , na ũgĩcarĩrie handũ hena riũa, na nĩguo kĩume, na rĩrĩa ko kĩ, kĩoma, ũbatiiĩ gũkĩiga handdũ ta kabati kana metha igũrũ harĩa hatari na maĩ mangĩ.